Konetutik che kigere nguni en minset ko ineti temik agobo ele minso bandek, bandek komi ele kemindo meimine kityo bandek imin ngamun mine biik, bandek konyolu komeichil nyolu ineb ak ineb, bandechu yemachil ke korurtos ak koneryo, kora inete temik agobo tuguk cheboisien yon minse. Yon minse temik ingoboisien bosbet che nyolunotin che kor komayae minutik ab temindet kosomisegitun ana korut koseretyo, kora inet temik agobo kiwalawal tuguk en mbar sikonyorjige tuguk che kemin tuguk che kororon. Kot ko kele kemin ra bandek ko nebo koron imin ng'endek kotun koite iwekige bandek ko manaita ng'ung'unyat, ng'ung'unyek komanaita, kokagowalak

Kiit ne koanetgei en tuiyosiek ab temik ko ole kimindo tuguk yon imoe sikokoronegitun bandek en mbareng'ung ala kit age tugul ne kemin inde mbolea chechang ala inde kit nekende kora koyam. Ago ngot ile kemin kiit komat imin korekyi ge. Bandiat yon morikyi ge konertos kosir chon kegorikyi ge kora koanetgei ole kiriptoi tuga, karan ripset ab tuga ne kekere en go, tuga che kerchnige en ko, konyorjinge tililindo ne karan ak kor en baet komauiy kosir tuga che bendote, chemiten ko kora tuga, komotore suswek chechang, anan komotore amitwogik chechang ngab mi yoto kityog moboishe amitwogik che kakwam, en chokinet kosir chebendoti. Kora koginetke agobo ng'ung'unyek che terter mi ng'ung'unyek